Ore naa enaiko tenalimu enaiko tenalimu enkatini ai aiteru ara enkerai naa kajo naa nanu kaji toonkarn kaji sekeyian , naingwaa enkop naji ekajiado enaalo naa ekimuka , atoiwuoki naapa olari loonkalifuni are oare , nabulu naa tinakop naji kimuka , nalo sukuul tinakop ake , ore paaidip naitoki alo secondary tenairobi , ore paidip naitoki ajing naa university tenairobi ake , ore paidip natum naa nanu esiai naa eton naa ake aa enatumie esiai kagira ake aiteru ina naa enkatini ai aiteru ara enkerai ampaka sai.

Ore na eninko oltungani peyie itum enkadi e national library na nchere ilo na inewueji natii kenya national library nilo na atumure ltunganak tinewueji na nairobi na oshi etii ina kenya national library nilo na kiwoshibempisha ore pekiwoshi empisha ninchooyo naa ntokitin inonok anaa personal details anaa enkarna ino ilarin, onkulie tokitin nayieunibore tenkiti rishata nemeedo nikichori enkadi naata sii entoki naji expiry date naimaanisha naa ajo enkolong naishunye nkolongi inonol naifaa nitii inewueji ashu intoki na aingoru enkae.